Ketesyet ne ochomee en radiot ko chamgee evem, ochomee chamgee evem amun en tetutik gwak cheboto logoiwek ab emet cheititotin konetisyet nebo kobotisyet ,tyenwokik cheurereni ak koborostoik gwak cheingen kobaibait kostoik gwak en sait agetukul.